Itunda rĩrĩ rĩgĩtagwo itunda rĩa kiwi, narĩo nĩ itunda rĩerũ mũno harĩ rũrĩrĩ rũrũ, no nĩ itunda rĩgĩkoretwo narĩo rĩgĩkĩendwo nĩ andũ mũno, na rĩkayũokio nĩ andũ a rũrĩrĩ rũrũ rwĩtũ. Narĩo itunda rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩgĩkĩrwo nĩ rĩkĩhonia mĩrimũ ĩmwe mĩingĩ ta mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya gũtengera gwa thakame. Itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ goro mũno, na rĩtĩkĩrĩ rĩoneki mũno, na rĩtĩgĩkũraga icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ, no nĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩyũokio nĩ andũ mũno. Narĩo itunda rĩrĩ, rĩrĩ nginagĩa maũndũ ma gũgĩthondeka juice na nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega mũno, nĩ gũkorwo juice yarĩo ĩrĩ cama mũno.

Ũhoro wa irio nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũkĩenda ũtheru mũno, naguo irio nĩikĩmenyagĩrĩrwo o kuma rĩrĩa nyama ĩgĩthĩnjirwo kana ũrĩrĩa cikĩambĩrĩirie gũkĩharĩrio. Nyama ĩgĩthĩnjwo gũgagĩtwo ndagĩtarĩ agakĩrora nyama ĩyo, nĩgetha andũ magakorwo makĩrĩa nyama njega ĩtakĩrĩ na mũrimũ. Naguo kũrĩa ĩgũgĩthĩnjwo ĩgakĩmenyererwo ndĩgagĩkorwo ĩkĩigwo kũrĩa kwĩna gĩko, na ũtheru ũgagĩkorwo ũroretwo mũno harĩ athĩnji na nginya arĩa maragĩkua nyama icio. Nyama ĩyo yagĩcoka ningĩ yagũthiĩ kũrugwo either akorwo ni mbucarĩ yagũrwo kana nĩ andũ magwĩthĩnjĩire, ĩgagĩkorwo ĩkĩrongorerio ũtheru muno nĩgũkorwo nyama nĩyendaga ũtheru, tondũ nĩrĩ thũ nyingĩ mũno na tũtambi tũingĩ tũrĩa tũngĩkĩmĩrĩya na nĩĩgĩthũkaga na ihenya mũno, na ĩgakĩigwo kũrĩa kũhehu, nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩthũka na ihenya. Yagĩcoka yakĩrĩkia kũrugwo, irio nĩciendaga ũtheru na harĩa ciakĩrugĩrwo cigakorwo cigĩkunĩkwo rĩrĩa itararĩyo na ciagĩkĩrĩkia gũkunĩkwo o mũndũ agoka agĩkĩragĩrwo irio ciake na cigakunĩkwo itigagĩtambwo nĩ tũtambi tũrĩa tũngĩthũkia nyama ĩyo.

itunda rĩrĩ, nĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩkĩyuokio mũno nĩ andũ a rũrĩrĩ rũrũ rwakwa, nĩ gũkorwo itunda rĩrĩ, nĩ rĩkĩrĩ cama mũno, na itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩna maaĩ maingĩ, na rĩrĩa andũ makĩnyota, nĩ magĩgĩkoragwo magĩkĩria itunda rĩrĩ nĩ getha magĩtwĩke agokĩyotoka, itunda rĩrĩ, ti itunda rĩarĩ rĩ rũrĩrĩ kũma tene ,no nĩ itunda rĩkĩyukĩtio nĩ kuma nĩ rĩkĩiyukĩtio harĩ ũrĩmi wa mbeca, kana ona ũrĩmi wa gũkorwo andũ makĩrĩma matunda mao ma gũkĩria, itũnda rĩrĩ nĩ rĩ gĩthondekaga kĩria gĩgĩtagwo njuici, nĩ getha andũ magĩkorwo ma kĩrĩnyua na rĩgagĩkorwo rĩkĩrĩmwo kũndũ kwĩingĩ mũno mĩgũnda - inĩ ya rĩu, nĩ gũkorwo rĩna mbeca mũno, na nĩ rĩrekoĩrwo no rĩkorwo rĩkĩhonia mĩrimũ maingĩ mũno, ta mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya gũtengera gwa thakame, na mĩrimũ ĩngĩ ta ĩyo, ona nĩ rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩrwo atĩ nĩ itunda rĩngĩgĩkorwo rĩgĩkorwo rĩgĩgĩthambia thakame nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa angĩ ta ya kansa, kana mĩrimũ ĩngĩ o yothe ĩkonanie na ũhoro wa thakame

Mĩtambo ya kĩrĩu nĩ ĩgĩkoretwo ĩkĩyiokĩtio mũno icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ, onginagia rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Nayo thirikari ĩgagĩkorwo ĩkĩrehete ũtabarĩra ũyũ hakuhĩ na andũ, nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩhota gũkũamũkũra ũtungata wa thirikari na njĩra nguhĩ mũno. Nao maobithaa a thirikari magagĩkorwo magĩkĩhota gũgĩkorwo magĩkĩrora indo iria iheyanĩtwo nĩ thirikari wagĩrĩru wacio, nĩgetha gũtigagĩkorwo na ũkora. Andũ aya nĩ magũraga macini iria cigĩkoragwo atĩ woka wonereria kĩrĩa ũhetwo nĩ thirikari ta kĩbandĩ either gĩa bũrũri kana, kĩa ũtwari wa ngari kana kũbandi o kĩngĩ ogĩothe kĩa ũtungata ũrĩa ũbatiĩ gukorwo ũkĩheyanwo nĩ thirikari, wonereria macini-inĩ iria rĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩũka ĩgakĩruta ũhoro waku wothe na ĩgakĩruta maũndũ maku mothe nĩgetha obithaa wa thirikari agakĩmenya kana nĩ ma, kĩndũ kĩu nĩma nĩ gĩa thirikari na kana nĩ kĩheyanĩtwo na njĩra ĩria yagĩrĩire, na kana nĩ indo cia ngungo.

Itunda rĩrĩ rĩa mũthemba wa icungwa, nĩ itunda rĩrakĩoneka rĩkĩruhĩte wega mũno, na itunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩonekete rĩngĩ rĩkĩigĩtũo handũ hena ũbacĩrĩri mwega mũno, na itunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo nĩ itunda rĩgĩkoretũo rĩgĩkĩyũkio mũno nĩgũkorwo rĩna cama mũno, na nĩ itunda rĩragĩthondeka mbeca mũno. Itunda rĩrĩ nĩrĩgĩteithagia mũno, harĩ mwĩrĩ, nĩũndũ wa kũhonia mĩrimũ, na kana gũthondeka ũgima wa mwĩrĩ na ũrangĩri waguo rĩrĩa mũndũ agũkĩrĩrĩa. Itunda rĩrĩ no rĩkĩendetũo mũno nĩ andũ arĩa magĩthondekaga juici, nĩũndũ wa andũ magagĩkorwo magĩkĩnyua juici ta ĩyo, na ĩgagĩkorwo ĩkĩmagĩrĩria mũno mwĩrĩ-inĩ, kinya kũagĩrĩria ngothi.

Irio ici, nĩ irio cigĩtagwo cabaci, nacio nĩ irio ĩgĩkoretwo igĩkĩyũkio mũno nĩ andũ a thikũ ici, na igagĩkorwo nĩ irio igĩkoragwo na cama mũno, na nĩ irio ikĩonekaga magongona-inĩ mũno, kana mĩciĩ-inĩ mĩingĩ mũno. Irio ici, no mũhaka ũgakĩoya ngano, ũgakĩmĩtũara gĩthĩi ĩgagĩkorwo ĩgĩthĩo ĩgatuĩka mũtu, na yakĩrĩkia gũgĩkwo ũguo, ũgagĩũka ũgagĩkimba mũtu ũcio, ũtarĩ mũmata mũno na ũtarĩ mũtweku mũno. Na nĩ ũgĩkĩragwo indo ingĩ ta matumbĩ, cumbĩ, cukari kana indo ingĩ cia gũtũma ũcame kũringana na mũcamo ũrĩa ũragĩbatarakania kana ũrĩa wee ũgĩkenagio nĩguo. Wakĩrĩkia gwĩka ũguo, ũgakĩigĩrĩra rũgĩo riiko, naruo wakĩrĩkia gũkĩigĩrĩra, ũgagĩkĩra maguta na ũgakorwo ũgĩitĩrĩra mũtu ũcio mũkimbo ũcio kũu, na warĩkia kũwũitĩrĩra ũgagĩkorwo ũkĩrora mũkimbo ũcio nĩ getha ũhĩe ũtuĩke wa rangi ta ũyũ ũkuona haha, nĩ getha indo icio cigagĩtuĩka cia gũkĩagĩrĩra na gũgatuĩka cia gũkĩrĩo.

Nyenĩ ici ĩgĩkoragwo irĩ cia gũgĩthakaria irio, nacio nyenĩ ici cigĩtagwo ndania. Nayo ndania nĩ irio ĩgĩkoragwo igĩgĩkũra na thikũ nini mũno nĩgũkorwo ĩgĩkoragwo igĩgĩkora na thikũ ta mĩrongo ĩtatũ na ĩgagĩkorwo cikĩrĩ nginyu ciagũkorwo igĩkĩrĩyo. Nyenĩ ici nacio nicigĩbataraga ũgĩkorwo na ũbacĩrĩri mũno kuma o harĩa mũgũnda-inĩ nginyagia rĩrĩa irĩtuĩka cia gũgĩkinya thaninĩ ya ũrĩa ũgũgĩkorwo agĩcirĩa. Mũgũnda-inĩ ciakĩrutwo hau nĩikĩnyitagwo na ũbacĩrĩri mũingĩ mũno ĩtagĩkorwo igĩkĩhihinyana kana igĩkĩgĩa gĩko nĩgũgĩkorwo rĩrĩa ũgũgĩcithabia nĩigĩkoragwo igĩthũkanga. Nyenĩ ici igĩkonyagwo wega na ũbacĩrĩri imwe kwa imwe igĩthambagio wega na maĩ magũgĩitĩka handũ maumĩte na igũrũ, ĩgacoka ĩgakorwo ĩgĩkĩrwo harĩa cirabatara gũgĩkĩrwo nĩgetha igĩkinye thoko-inĩ. Ciagĩkinya thoko-inĩ kana kũrĩ arĩa marakĩenda gũcirĩa ĩgĩkoragwo igĩgĩthambio rĩngĩ na ciathambio rĩngĩ igatuĩka cia kũrengwo tũnini tũnini either igakĩrugwo na irio kana igagĩkorwo igĩtayarichwo cigĩkĩrĩyo cihana ta kĩrĩa andũ aingĩ magĩgĩtaga kacumbarĩ. Naguo wakĩrĩkia ũũ irio ici igakorwo ikĩnunga wega na igatuĩka cia gũkũrĩyo.

Itunda rĩrĩ andũ aingĩ makĩrĩtaga ĩtunda rĩa kahũrũra, narĩo ĩtunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo nĩ matunda marĩa ma mũthemba wa gũgĩtamba rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩhandĩrwo mĩtĩ, rĩgagĩtambithio na ndigi kana na ngucio nĩgetha rĩgagĩtuĩka rĩa gũcĩara. Matunda maya nĩ matunda makoretwo marĩ mega mũno nĩgũkorwo nĩ marĩ ũgima mwega mwĩrĩ na nĩ mateithagia maũndũ maingĩ mũno. Ningĩ ĩtunda rĩrĩ tĩ ĩtunda rĩgĩikaraga mũno mũgũnda-inĩ, nĩ ĩtunda rĩgĩkũraga ona ihenya ũgakĩrĩtua na ũgagĩtiga mũmera ũcio ohau ũgagĩciara matunda mangĩ. Narĩo ĩtunda rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩrĩ raithi gũkĩmenya rĩrĩa rĩru na rĩrĩa rĩthĩ nĩ gukorwo rĩrĩa rĩru rĩgĩkoragwo rĩrĩ na rangi wa rĩo ũrĩa ũtagĩkoragwo ũrĩ rangi ũhanaine na mathangũ marĩa. Ĩtunda rĩrĩ rĩkoragwo na thoko njega nĩ gukorwo rĩtikĩagaga thoko gũkũ gwitũ matũra-inĩ.

Rĩrĩ nĩ mũthemba wa ĩtunda rĩrĩa rĩgĩtagwo kiwi narĩo nĩ ĩtunda rĩgĩkoretwo rĩgĩkioneka rĩgĩkĩendwo mũno nĩ andũ gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ. Narĩo mũndũ akioyaga ĩtunda rĩrĩ ũgakĩamba ũgakĩrĩhura na gatambaya gatheru nĩgetha ũgakĩeheria rũkũngũ rũrĩa rũgĩkoragwo rwĩnyitĩrĩire thĩiniĩ wa ĩtunda rĩrĩ na rwamba rũrĩa rĩgĩkoragwo naruo, warĩkia gwĩka ũguo ũkoya ĩtunda rĩu ũkarĩthambia na warĩthambia ũkoya kahiũ ũgagĩkorwo ũkũrĩatũra cĩatũ cĩatũ nawe ũgakĩrĩa kĩrĩa gĩkoragwo harĩa thĩiniĩ ngina hamwe na mbegũ ciacio. Ĩtunda rĩrĩ nĩ ĩtunda rĩega mũno nĩgũkorwo nĩrĩrakorwo rĩkĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno na ningĩ ĩtunda rĩrĩ no ũkĩrĩoe ũgĩkorwo ũkĩrĩetũra ũguo, warĩkia kũrĩatũra ũkũrwo ũkĩrĩa na matunda marĩa mangĩ na ũgĩthondeka juici ĩria ũgũkorwo ũkĩrĩnyua rĩ hamwe thĩiniĩ.

Nyamũ ici cirĩ cia gĩthaka kana irĩ nyamũ cia mũciĩ nĩigĩkoragwo ĩgĩbatara gũkorwo ikĩrorwo wega nĩgũkorwo nyamũ nĩigĩteithagia harĩ marĩa matũrigicĩirie kwambia o indo ta nyamũ cia gĩthaka nĩgũkorwo nĩikĩrehaga agendi thĩiniĩ wa bũrũri witũ. Ĩngĩgĩkorwo cikĩrĩ na irio cia gũkĩrĩa gĩthaka-inĩ na ĩgakorwo ĩgĩciarana wega na ĩgagĩkorwo nyamũ ici atĩ niĩgũkorwo igĩkioneka irĩ njega na igagĩkorwo irĩ nyingĩ nĩikĩrehaga agendi gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ nĩgetha moke merorere nyamũ ta icio. Ningĩ nyamũ ici nĩigĩteithagĩa marĩa matũrigicĩirie nĩgũkorwo atĩ nĩigĩkoragwo ĩgĩkũria mĩmera ĩngĩ kana igagĩkorwo igĩgwoka na igagĩteithia mũno harĩ maũndũ ma gũkorwo ikĩmeria ngina mĩtĩ irĩa ingĩ. Indo ta nyoni nĩ irĩyaga matunda mamwe gĩthaka-inĩ na igacoka ĩgakorwo mbegũ ĩyo cikĩmĩkuwa ikamĩtwara harĩa hangĩ harĩa ĩgũthiĩ ĩmere ta mũtĩ ũngĩ wa mũthemba tofauti. Ningĩ nyamũ cia mũciĩ-inĩ no nyamũ nacio igĩkoragwo irĩ njega rĩrĩa tũgũcirora wega. Imwe nĩ irehaga ũthaka na ingĩ nĩ tũgĩcitũmagĩra ta indo ciagũgĩkorwo cirĩ biacara irĩa itũrehagĩra mbeca icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri witũ. Ningĩ ona makĩrĩithagia ũrĩithi wa nyamũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩona mbeca nyingĩ na ĩgagĩkorwo irĩ ta njĩra imwe ya gũgĩtwarithia ũndũire wao na mbere.

Indo ici arĩa magĩciũĩ mũno magĩciitega ndore na cio nyamũ ici cigĩkoragwo igĩkĩũma harĩ mbembe mbembe ĩrĩa itagĩkoragwo cirĩ cia kawaida ikoragwo ĩrĩ mbembe mũthemba wacio nĩgetha ikorwo ingĩgĩtũrĩka tũrĩka ũũ naigĩgĩkorwo cigĩtwĩka irio nakio kĩndũ gĩkĩ kĩoyagwo ũgagĩkorwo ũgĩkĩoya macini ĩrĩa ĩgĩgĩthodekaga ũgagĩciikara haũ thiĩnĩ macini ĩríĩ ĩgĩkoragwo na hinya wa thitima ũgagĩciikĩra cube na tũmaguta tũnini nĩgetha ĩgagĩtũrĩka nacia kĩrĩkĩa gũtũra tũrika ũũ thũta wa dagĩka ciganona ĩgagĩkorwo ĩrĩ irio ingĩkĩrĩo nĩ andũ, ningĩ gũkĩrĩ o andũ arĩa magĩcirugaga kũrigana na gĩũtene magakĩoya thaburia magakĩigĩrĩra riko magagĩkĩra maguta manini na cumbe munini magacoka magatuika agũcitĩrĩra kũu na wagũcikunĩka magagĩcirogarugia na ũrugarĩ ũcio igagĩkorwo ĩrĩ nyamũ igũgĩtũrĩka o ũgũo na igagĩkorwo ĩrĩ irio cia gukĩendeka ĩrĩa cigĩtegwa nĩ andũ aingĩ ndore.

Irio ici cia mũthemba ũyũ nĩ igĩkoragwo irĩ irio cikĩyũkĩtio mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ ona gũtũĩka tene tĩcio cia kĩyũkĩtio mũno. Nacio indo-inĩ ici mũndũ agĩthĩaga ũgakĩgũra mĩnyũgũnyũgũ-ĩno kũndũ kũrĩa kũrĩ nduka iria nene cikĩendagia. Nakũo kũu magĩciĩtaga, spaghetti. Nacio irio-inĩ ici ũgagĩkorwo ũgĩciethera indo ta karati, nyanya, ndania, kana indo ingĩ iria igũgĩkorwo igecicamia wega kũringana na mũcamo ũrĩa wee mwenyewe ũgĩgũkenagia. Irio-inĩ ici wona woka nĩ ũgĩcokaga ũgakĩoya maguta, na gĩtũngũrũ, ũgagĩtũĩka wa gũgĩcikaranga weega na igagĩkorwo irĩ na rangi mwega muno wa gũkĩgũcirĩria nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩcirĩa.

Ĩtunda rĩrĩ nĩ ĩtunda rĩgĩkoretwo rĩgĩgĩtwo strawberry na nĩ ĩtunda rĩgĩkoragwo na cama mũno, na nĩ ĩtunda rĩgĩkoragwo rĩrĩ raithi mũno harĩ mĩharĩrie yarĩo, na kũrĩ andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩria ũguo rĩkĩrĩ, kana magagĩkorwo magĩgĩthondeka nakĩo njuici ĩria rĩgĩkoragwo rĩgĩtukanio na matunda mangĩ ma mĩthemba mĩthemba. Ningĩ ĩtunda rĩrĩ no rĩkoragwo rĩgĩgĩtũmĩka ta ĩtunda rĩa kũgemia maambũra kana irio ĩria andũ maragĩkirwo magĩkĩheyo maambũra-inĩ. Ũgagĩkorwo irio cĩaku ũgakĩona cigĩkĩrĩtwo wega, narĩo tũmatunda tũtũ tũgagĩkorwo tũgĩbangĩtwo kũrĩa rũgĩrĩtĩ-inĩ rwa thani kana kũrĩa mĩena-inĩ, nĩgetha tũgakorwo tũkĩrehe ũthaka wa mũthemba harĩ irio ta icio, kana kũrehe ũthaka harĩ ĩgongona-inĩ tarĩrĩ. Ningĩ ĩtunda rĩrĩ gũkĩrĩ arĩa magĩkoragwo magĩgĩthondeka narĩo kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo wine, gĩgagĩtukanio na ĩndo ingĩ cia mĩthemba mĩthemba na rĩgakorwo rĩgĩgĩkĩrwo kũrĩa mĩena-inĩ kana kũrĩa ngirathi-inĩ, rĩgakĩoneka rĩrĩ rĩthaka na rĩkarehe ũthaka wa mũthemba.

Ĩtunda rĩrĩ nĩ ĩtunda rĩrĩa rĩgĩtagwo thandara narĩo ĩtunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩkĩrĩ cama. Namo matunda marĩa mangĩ mangĩkorwo magĩkĩoya ithenya rĩa ĩtunda rĩrĩ rĩgũĩtwo thandara nĩ ĩtunda ta ndimũ kana matunda ta macungwa nĩgũkorwo nĩmogĩkorwo magĩgĩtũmĩka gũthondeka ĩndo ta njuici, ĩria ĩngĩkorwo ĩngĩthondekwo na thandara ta ĩno. Ningĩ magagĩkorwo matunda maya nĩamũthemba ũmwe na ningĩ makĩreha ũũ kĩndũ gĩthĩite kũhanana thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Koguo angĩgĩkorwo nĩũgũgĩkorwo ndũgũkĩuona ĩtunda rĩrĩ rĩa mũthemba wa thandara, nĩ ũndũ ti rĩoneki mũno no ũgĩtũmĩre macungwa kana irimaũ kana ona kĩndũ ta ndimũ, narĩo wagĩtuĩka wa gũtũmĩra matunda macio no ũkĩmarutithie wĩra oũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrutithia thandara.

Itunda rĩrĩ nĩ itunda rĩgĩtwo rĩa watermeroni na rĩo rĩkoragwo rĩria mĩthemba mwanya mwanya kũrĩ rĩgĩkorwo rĩa rangi ta ũyũ na kana kũrĩ rangi mangĩ mĩthemba mĩthemba mena nginya ngarara, nario itunda rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩgĩtũmĩka kũndũ kũingĩ na mĩharĩrĩrie yario igagĩkorwo ĩrĩ raithi mũno kũma o rĩria rĩumĩre mũgunda-inĩ nginya rĩria rĩrĩkinya rĩa kinya rĩa gũgĩkĩrio ,no rĩrĩmagwo nĩ andũ aingĩ rĩrĩ rĩa kwendia rĩa kĩmbiacara kana ĩgagĩkorwo ũrakĩrĩma maku magũkĩria mũciĩ-inĩ waku kana na bamĩrĩ yaku. Itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ rĩega nĩgũkorwo nĩrĩthondekaga nginya juici na rĩgagĩkorwo rĩkĩrĩ itunda rĩmwe rĩria rĩragĩkorwo rĩkĩrongorerio mũno na rĩgĩkorwo rĩkĩendwo rĩkĩrio nĩ andũ nĩgetha rĩtuike rĩa gũthondeka mwĩrĩ.

Mũthemba ũyũ ũgĩkoragwo ũkĩhana ta mũthemba wa ĩtunda kana ta mũthemba wa nyenĩ. Naguo mũthemba ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩhũthĩka harĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra irio iria cigĩtagwo mũrenge kana ũrenge. Narĩo ĩtunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩhũthĩka na maũndũ maingĩ mũno, wa mbere ũrĩ ta kũrĩyo nĩ ciana iria nini kana ona andũ arĩa angĩ anene. Ningĩ mũthemba ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ kĩndũ kĩega mũno nĩgũkorwo nĩ kũrĩ andũ makĩrĩtũmagĩra ngina harĩ gukorwo magĩkĩgemia kwao. Na ningĩ ĩtunda rĩrĩ, nyeni ciacio nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩka harĩ kũhe mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ta thumu kana onanĩngĩ gũkĩhe nyamũ iria ĩngĩ tũkĩrĩithagia mũcĩ-inĩ ta ng'ombe.

Rĩrĩa ngũkĩona ngũkũ cikĩhana ũũ, ngũkĩona ũrĩmi ũrĩ mwega mũno na ũrĩmi ũgĩkoretwo ũgĩgĩteithia andũ na ũrĩmi rĩu andũ magĩkoretwo magĩkĩyiokia wa kĩrĩu. Nacio ngũkũ ici ĩgakĩoneka nginya rĩrĩa ciakĩrekia matumbĩ, matumbĩ mao magĩkoragwo magĩkiuma nja ya harĩa ciakĩrekeria nĩgetha mĩrogotere yamo ĩgagĩkorwo ĩrĩ raithĩ. Ningĩ irio ici ũguo cĩakĩrĩtwo nĩikoragwo irĩ njega nĩgũkorwo ngũkũ ta ici ĩtigĩkoragwo ĩrĩ na wũitangi wa irio ta ici, nĩgũkorwo irio cia ngũkũ nĩcigĩte gũro mũno ona gũgĩkorwo atĩ andũ aingĩ nĩmayiũkĩtie ũrĩmi wa ngũkũ ũrĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩthĩĩ na raithĩ mũno gũgĩkorwo ũkĩonjorithia, na ũgĩkũhe mbeca nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa wendia wa matumbĩ, kana ona thutha-inĩ wendia wa ngũkũ ta ici, nĩgetha ĩgakĩrĩyo ĩhana ngũkũ cia nyama.

Ng'ombe nĩ ĩgĩtũmĩkaga mũno harĩ maũndũ maingĩ mũno, ta gũtũhe ĩriya na gũtũhe nginya njũwa na kana onagũgĩtũhe nyama. No gũkĩrĩ andũ magĩ citũmagĩrwo harĩ maũndũ mangĩ ta ũrĩmi. Nacio ng'ombe cigagĩkorwo igĩteithia mũno nĩgũkorwo nĩ ikoragwo ikĩehereria mũrĩmi gharama ĩrĩa angĩkorwo agĩgĩta kĩndũ ta itinga kana onagũkĩandĩa andũ a gũka gũkĩmũrĩmĩra mũgũnda-inĩ ta ũcio. Ng'ombe ici nĩ ĩgĩkoragwo igĩthurĩtwo ng'ombe iria ciĩna hinya na kana ng'ombe cia mũthemba wa ndume nĩgetha igĩkorwo igĩkĩhota gũkĩgucia mũraũ ũrĩa ũgũkoragwo ũkĩnyitwo nĩ mũndũ, nĩgetha waigwo tĩrinĩ ũgagĩkĩhota gũgĩkorwo ũkĩrĩmĩra irio iria iragĩkĩrĩmwo kana kũrĩma kũrĩa irio cigũgĩkorwo igĩũka cigũkĩhandwo. Njĩra ino nĩ njĩra ĩhiũkĩtio mũno nĩ andũ, nĩgũkorwo Maisha nĩ mathiĩte igũrũ, nĩ njĩra ĩmwe ĩragĩkorwo ĩgĩteithia arĩmĩ harĩ gũgĩkorwo magĩkorwo magĩka mategũtũmĩra mbeca nyingĩ harĩ kũrĩma mĩgũnda yao.

Mbembe rĩrĩa ciagĩtuĩka cia gũkĩgethwo mĩgũnda-inĩ itũ, nĩikoragwo igĩgĩthandũrwo na cikĩrikia gũgĩthandũrwo, nĩigĩkoragwo igĩgĩbatara gũkorwo ĩkĩharĩrio, nĩgetha ituĩke cia gũkĩrĩyo kana cia gũkĩendio, na mo maharĩrĩria maya, ũndũ ũmwe wa mo, ũkoragwo arĩ kũruta tũkoni tũria tũgĩkoragwo twĩnyitĩrĩire kũu mbembe-inĩ ta icio, nacio maũndũ maya magĩkoragwo magĩtũmirwo njĩra ya rũhuho na gĩtarũrũ nĩ atumia, magakĩoya mbembe icio, magaciĩkĩra gĩtarũrũ-inĩ, magatũmĩra rũhuho kũrĩa rũragĩthiĩ, magagĩcikia igũrũ, marĩkia gũgĩcikia ĩgũrũ mahuti macio magagĩkũwo nĩ rũhuho na cio mbembe icio igagĩkorwo irĩ theru nĩgetha ituĩke cia gũkĩrĩyo kana cia gũkĩendio angĩkorwo cikĩrĩ cia thũgũrĩ.

Harĩ mahiũ marĩa tũkĩrĩithagia o mũthenya o mũthenya mĩciĩ-inĩ itũ nĩ magĩkoragwo marĩ ma mĩthemba mwanya mwanya, na ũmwe wacio ũgĩkoragwo arĩ thenge na mĩgoma. Mĩgoma ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno nĩgũkorwo atĩ nĩigĩciaranaga na ihenya mũno na imwe cia cio igagĩkorwo ĩgĩciara nginya mahatha. Ciagĩciara mahatha, mbũri icio cigagĩtũĩka cia gũkĩingĩha naihenya mũno. Na ningĩ mahatha macio mũno magĩkoragwa magĩkũra naihenya mũno, na magagĩkorwo namo magũgĩciara naihenya mũno nĩ tondũ, citikaraga ta ng'ondu. Nacio mbũri ici cigagĩteithia mũno nĩ tondũ nĩ ikoragwo ikĩingĩha naihenya naigateithia mũrĩmi arĩ gũkorwo agĩciarĩrĩria naihenya either cirĩ cia kwendia, kana cirĩ cia nyama, kana cirĩ cia njũa irĩa angĩgĩkorwo akĩenda kũgĩtũmĩra.

Irio cia ũndũire nĩigĩkoragwo irĩ irio mĩthemba mĩthemba , naguo harĩ mĩthemba ĩyo irio irĩa imwe cigĩkoragwo cigĩkĩrĩirwo mũno, nĩ irio irĩa igĩtagwo mũkimo, kana nĩcio andũ amwe magĩciĩtaga itaha, na cio irio ici cigĩkoragwo ĩgĩkĩoywo ĩgĩkorwo ĩkĩrugwo na gĩthere, kana nĩcio mbembe na mboco irĩa igĩtherũkĩtio na igagĩtuĩka cia gũkĩhĩa na igakĩhũtha, ũgagĩcoka ũgakĩũa waru, wona wowa waru ta ici, ũgagĩkorwo ningĩ ũgĩciĩkĩra kũrĩa gĩthere-inĩ kĩrĩa, na ũgagĩcoka ũgagĩetha nyeni, irĩa cikoragwo cirĩ cia mũthemba wa rangi wa green, na cio nyeni ta ici cigĩkoragwo irĩ nyeni ta cia mabakĩ, nyeni ta cia mĩrenge kana o na nyeni ingĩ cigĩtagwo cia mũhika. Ũgagĩkorwo ũgĩkima irio icio ci hamwe ciothe na igagĩkorwo igĩtuĩkĩte cia gũkimĩka biũ tiga kĩndũ gĩtakĩmĩkaga hihi no mbembe. Nacio irio ici cigagĩkorwo cigĩkĩoneka ta irio imwe cia ũndũire na ũgagĩcimenyerera wega itigagĩkorwo igĩkĩgia gĩko rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩharĩrĩa irio ciothe kuma o nyeni, o mbembe , o waru kana o harĩa ũrakĩrugĩra.

Ũrĩithi wa mahiũ nĩ ũrĩithi ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba naguo rĩu ũgagĩkorwo mahiũ tĩ ta rĩrĩa rĩa tene makĩrekagio kũndũ rũru-inĩ nĩgetha magagĩtuĩka ma gũkĩrĩra na gũkĩharĩra. Rĩu magĩakagĩrwo wega orokũu mĩciĩ-inĩ, nyũmba njega cia mbaũ, nyũmba ĩtegũgĩkorwo ĩgĩkiura nĩgetha matugatuĩke magũkiurĩrwo, na ũgagĩcoka ũgacithondekera mũharatĩ ũrĩa ũrĩkoragwo ũgĩcikĩria mahuti nĩgetha ĩgagĩtuĩka cia gũkĩrĩyaga hau. Naguo ũrĩmi ũyũ nĩ ũgĩkoretwo wina umithio mũno nĩgũkorwo mahĩũ maya niũndũ wa gũkorwo matiragĩthiĩ na nja mũno ta ng'ondu ni magĩkoragwo magĩciarana wega na magagĩkorwo matekũgiywo nĩ mĩrimũ ya mĩthemba mĩthemba. Nake mũrĩmi atuĩka wa kwendia ng'ondu ta ici nĩ akĩgĩyaga mbeca nyingĩ na kana ona rĩrĩa egũgĩcithinja ĩgakĩrĩyo ta nyama nĩigĩkoragwo ĩgĩkĩrehe irio harĩ rũrĩrĩ, nĩgetha andũ magakĩona irio cia gũkĩrĩa.

Arĩmi aingĩ rĩrĩa megũkĩharĩrĩria mĩgũnda yao kana ng'ondũ ciao kũrĩa maragĩkienda gũkorwo magĩkĩhanda kana kũrĩa mbegũ ciao cikĩrĩ tĩrinĩ nĩ magĩkoretwo makĩyiũkĩa njĩra ĩrĩa cigĩokĩte cia kĩrĩu, nĩgetha magagĩkorwo matagũgĩkorwo magĩtũmĩra mbeca nyingĩ kũrĩmithia kũndũ ta kũrĩa. Ningĩ rĩrĩa kũngĩkorwo kwina rĩa rĩrakĩmagiya nĩgũkĩrĩ ndawa iria irehetwo na nĩ cio ndawa iria igĩkĩragwo boboinĩ hamwe na maĩ ĩgagĩkorwo igĩgĩitĩrĩrio kũrĩa mĩmera ĩragĩkorwo ĩkĩmagiya nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũkĩũma. Kana ningĩ kũngĩgĩkorwo atĩ kwĩna bataraitha kana nĩyo ĩgĩtagwo mborera nĩgikoragwo ĩgekĩrwo boboinĩ ta ici nigetha ĩgagĩkorwo ĩkĩhũrwo tĩrinĩ nĩgetha mĩmera rĩrĩa ĩgatuĩka ya gũkĩmera igagĩtuĩka ya gũkĩnyua nĩgetha igagĩkũra wega.

Ũkũria wa ĩtunda rĩrĩ rĩrĩa rĩgĩkoretwo rĩkĩyiũkio nĩ andũ aingĩ rĩragĩtwo thorn melon rĩragĩbatara ũgagĩkorwo ũkĩharĩirie mwena wa mbeca nĩgetha ũkĩhote gũkĩhanda ikĩngĩ ta ici iria ĩragĩkorwo ikĩritambithia na ningĩ rĩagĩkinya haria igũrũ ũgagĩkorwo ũgĩgĩetha mataĩri makũrũ ta maya marĩa magĩkoragwo marĩ ma kibikibi kana ma ngari. Ũgakĩmaiga harĩa ĩgũrũ nĩgetha narĩo rĩagĩkinya harĩa ĩgũrũ rĩgatuĩka rĩa gũkĩnyagana na gwĩtandaiyia harĩ taĩri ta icio nĩgetha rĩgagĩtuĩka rĩa gũgĩkũra na rĩgagĩtuĩka rĩa gũgĩcuhia matunda macio rĩu na rungu. Namo matunda maya makĩrĩ mega no nĩ megũgĩbatara wĩharĩrĩria mwega wa kĩmũhuko, nĩgũkorwo nĩ ĩtunda rĩngĩ korwo rĩgĩciara rĩtekĩirwo maũndũ ta maya magũtambio na taĩri na ikĩngĩ ta ici.

Irio cia mũthemba wa ndũma, nĩ irio igĩkoragwo irĩ na mũrugĩre mwanya mwanya thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nacio irio ici ya kĩhota gũgĩkorwo rĩngĩ gũgĩcamũrwo, igagĩcamũrwo na yagĩtuĩka ya gũgĩcamũrwa ya kĩhĩa, ĩgakĩrĩyo hamwe na cai na irio ici ningĩ no ĩgĩkoretwo igĩthĩyo ta mũtu, ĩgagĩkorwo ĩgĩtukanio, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruga ũcũrũ ũrĩa ũragĩkorwo wĩ na ũhoti na hĩnya mũingĩ mũno rĩrĩa ũgĩkĩyuo. Rĩngĩ ndũma no ĩgĩkĩrugwo na irio ta waru kana mũcere kana irio ĩngĩ cia mĩthemba mĩthema nĩgũgĩkorwo nĩgĩkoragwo ĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwarana na irio cia mĩthemba mĩingĩ mũno, irĩa iikoragwo ĩkĩrugwo nĩ rũrĩrĩ thĩiniĩ wa ũndũire witũ.

Mĩmera ĩrĩa tũkĩhandaga nĩ gĩkoragwo ĩgĩgĩbatara irio cia gũkũrĩa kuma na tĩrinĩ, nacio irio ta ici nĩigĩkoragwo igĩkĩharĩrĩirio kuma iganda-inĩ citũ kana kuma nja wa bũrũri, nao arĩmi magagĩkorwo magĩkĩgũra irio ici cia mĩmera iria magĩtaga thumu na kana mborera. Irio ici nĩ ĩgĩkoragwo irĩ cia mĩthemba mĩthemba, mĩthemba tofauti kũringana na kĩrĩa iragĩũka gũgĩteithia harĩ mũmera. kũrĩ iria igĩteithagia mĩri, kũrĩ iria ĩteithagia mathangũ. Nake mũrĩmi nĩ akĩoya irio ici cia mũmera agagĩkorwo agĩkĩongerera thĩiniĩ wa tĩri wake harĩ mũmera nĩgetha namo maĩ magagĩũka magagĩkorwo makĩringũra kĩndũ kĩu gĩkaingĩra thĩiniĩ wa mũmera na igatuĩka gĩa kũũteithia.

Ũrĩmi wa mũmera nĩ ũgĩkoretwo ũgĩcenjetie, thikũ ici andũ makĩrĩmĩra harĩ ĩria magĩtaga nĩcio natharĩ kana igagĩkorwo nĩ nyũmba ngĩkunĩkĩrie ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩtwo maratathi mĩena gũothe nĩgetha gũgagĩkorwo atĩ ũrĩmi ũrĩa ũrakorwo ũgĩthĩĩ nambere thĩiniĩ wa nyũmba ta ici nĩ ũrĩmi ũkĩrĩ mathuthurĩe na nĩũkĩrĩ mũgitĩre kũũmana na tũtambi kana kumana na ũrugarĩ ũtaragĩkorwo ũgĩbatarania. Ningĩ nĩ ũndũ wa mĩmera gũgĩkorwo ĩkĩnyua maĩ kũmana na mbura ĩrĩa ĩkĩuraga kumana na igũrũ nĩgũgĩkoragwo rĩu na mĩberethi ĩkĩgeretio mĩmera-inĩ ta ĩyo nĩgetha mũmera ũcio ũgagĩkorwo ũkĩnyua maĩ kuma haria mĩrinĩ na ningĩ rĩrĩa ũgũgĩkorwo nĩ ũragĩbatara gwĩkĩra mborera kana nĩyo thumu ĩgĩkĩragwo maĩ-inĩ macio namo magagĩcoka magagĩthĩĩ na mĩbeterethi ĩyo, ĩrĩa ĩgĩtatagĩria mĩmera o harĩa mĩrinĩ yao, na mĩmera ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩa wega mũno na hatarĩ gũteyanga irio ta ici.

Thĩinĩ wa ũndũire wa mũgĩkũyũ, nĩ gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na nyĩmbo nyingĩ, kana ng'an,o kana ona mauge, kana ona marebeta, makoragwo na bata mũno harĩ kũiga ũndũire na kũruta ũndũire kuma.

Mbembe ici cia mũthemba ũyũ, nĩ igĩkoragwo ĩrĩ mbembe igĩtagwo cia gathĩka, na nĩ igĩkoragwo ĩrĩ mbembe igĩkoragwo na mĩhũthĩrĩre mĩingĩ, kũrĩ andũ macihũthagĩra kũruga irio ta gĩthere, kana hihi igagĩthĩithio igagĩtuĩka ĩrĩ mũtu ũrĩa ũkĩrugaga ngima kana ũrĩa ũkĩongagĩrĩrio indo ingĩ mwanya mwanya ũgagĩkorwo ũgĩtuika mũtu wa kũruga ũcũrũ, ningĩ mbembe cia mũthemba ũyũ nĩ ciendetwo mũno na ĩgagĩtuika nĩ irĩagwo mũno nĩ ĩndo ta ngombe, kana ngũkũ, kana mbũrĩ rĩrĩa ciagĩtũkanĩrio na ĩrĩa ingĩ cigĩkoragwo ikĩgorĩrwo mahiũ-inĩ tamacio matuka-inĩ marĩa mendagio irio cia mahiũ.

Mĩgũnda ĩgĩkoragwo na ũharĩrĩria wa mĩthemba mwanya mwanya nĩgetha irio igagĩtuĩka cia gũgĩkũra. Naguo mĩgũnda ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩtagĩkwenda gũgĩkorwo na maĩ maingĩ nĩ getha irio citigagĩkorwo cia gũgĩthũkio nĩ maĩ maingĩ. Na ningĩ arĩmi no magĩtemaga mĩkaro mĩgũnda-inĩ yao nĩ getha magakiunithia maĩ magathi kũu mĩgũnda-inĩ yao. Na ningĩ maĩ maya mangĩkĩingĩha, arĩmi no magĩtemaga mĩkaro ĩrĩ mwena wa ngurumo wa mĩgũnda yao, nĩ getha magagĩkorwo magĩkĩruta maĩ ta macio mĩgũnda-inĩ yao irio itigagĩtuĩke cia gũgĩthũka.

Ũrĩmi ũyũ wa mũthemba ũyũ nĩ ũrĩmi ũgĩkoretwo ũkĩyĩũkĩtio nĩ andũ aingĩ o tiga ũrĩmi ũyũ ũkĩrĩ na thũgũrĩ ũrĩ ĩgũrũ mũno harĩ kũũrĩma nĩgũkorwo no mũhaka ũgũre ĩndo ici ciothe. Na ningĩ arĩmi no magĩkoretwo magĩkĩra njĩra ĩngĩ ĩria ĩngĩgĩkorwo ĩgĩgĩtũmĩrwo ithenya-inĩ rĩa ũrĩmi ta ũyũ. Nacio mĩthemba ta ĩno nĩ ũrĩmi ũngĩ ũrĩa ũgĩtagwo wa drip ũrĩa ũkoragwo na mĩberethi ũgũkĩgũra ũgagĩkorwo ũkĩmĩiga mũgũnda-inĩ oharĩ mĩrĩ o mĩrĩ ũgagĩkorwo ũgĩtũrĩte karima karĩa mũmera ũcio ũgũkĩrĩa nako irio kana nĩgũo ũgĩtagwo thumu kana nĩgũo ũgĩtagwo na njĩra ya kĩmonimoni bataraitha nĩgetha mĩmera ta ĩyo ĩgakorwo ĩgĩgĩkũra wega. Naguo njĩra ĩyo ĩgagĩkorwo ĩrĩ raithĩ hanini gũkĩra ĩno ũrĩa ĩtagwo na kĩmonimoni hydro-phonic farming. Koguo tũgakĩuga atĩ njĩra ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩgĩkorwo ĩkĩrĩ ho nĩyagũkĩreka mĩmera ĩyo ĩkiurĩrwo nĩ mbura o ũrĩa mbura ĩgĩkoragwo yumanĩte na igũrũ nĩgũkorwo mĩmera ĩyo bado no ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra.

Ũyũ nĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi ũgĩũkĩte rĩu. Ũrĩmi ũrĩa atĩ, no ũgĩkorwo ũkĩhota gũkĩrĩma irio nyingi mũno harĩ kamũgũnda kanini. Ũrĩmi ũyũ, ũgakĩrĩma indo ta matharũ kana indo ta nyanya, irĩa itagĩbataraga maũndũ maĩngĩ, no ti indo ta mbembe. Ũrĩmi ũyũ nĩũgĩkoragwo atĩ, nginya mĩitĩrĩrie ya maĩ ĩkĩhũthĩte mũno nĩgũkorwo wagĩitĩrĩria o haha igũrũ, kira mĩmera yothe ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩnyua maĩ macio. Na kũngĩgĩkorwo nĩũgũgĩitĩrĩria thumu, kana gũitĩrĩria mborera, nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ ũhũthũ mũno nĩ gũkorwo atĩ nyingĩ ndĩũraga, na nginya maĩ marĩ ũraitĩrĩria matiũraga, kogwo mĩmera ĩgakorwo ĩgĩgĩkũra wega mũno ĩna hinya.

Mũrimũ wa kanca nĩ mũrimũ ũgĩkoretwo ũgĩkĩgia andũ aingĩ mũno. naguo mũrimũ ũyũ, mũndũ nĩ aragĩkorwo ũgagĩthiĩ mathibitarĩ-inĩ, nĩ getha ũgagĩthiĩ ũgagĩthimwo nĩ getha mũrimũ ũyũ ũgagĩtwĩka wa kũmenyeka tene. Nĩ gũgĩkorwo ũngĩkĩmenyeka tene, njĩra ciakũũrigita kana njĩra ciakũũcokia na thĩ ikĩrĩ kuo na nĩ nyngĩ mũno na nyingĩ cia cio, nĩ irakorwo ikĩrĩ na ũhoti wa kuhota kũ ikĩrũa na mũrimũ ũyũ. Niĩ nĩ ngĩmenyeirwo ũhoro wa mũrimũ ta ũyũ na ngakioneka ati ndikĩrĩ na mũrimũ ũyũ.

Thara nĩ irio cigĩkoragwo cirĩ cia ng'ombe, naguo thara ũkĩrĩ mĩhandĩre ya mĩthemba mĩthemba, naguo thara ũyũ mũndũ nĩagĩthiyaga ũgagĩetha thara ũrĩa ũkĩnenehete ũgakĩgĩa indo irĩa ihana ĩgwa, ũgagĩcitemera o marũngũ-inĩ, naguo ĩgwa ici cia thara ũgagĩthiĩ ũgacithika kũrĩa tĩri-inĩ, nĩgetha ĩgatuĩka cia gũkĩmera nagĩa ciatuĩka cia gũkĩmera igagĩtuĩka irio irĩa cigagĩcoka gũkĩrĩyo nĩ mahiũ maya ma ng'ombe, kana kahiũ mangĩ o mothe mũrĩmi akĩrĩ namo mĩgũnda-inĩ wake. Irio ici ci kĩrĩ bata gũkorwo nĩ igĩteithagia ng'ombe na nĩigĩkũraga naihenya mũno, koguo mahiũ ma mũrĩmi matingĩhũta rĩrĩa kũrĩ na mũthemba ũyũ wa thara.

Mĩthemba ta ĩno ya mĩmera ĩrĩa ĩgĩũkĩte rĩu rĩũ nĩkĩũkĩtio mũno nĩ arĩmi nĩgũkorwo mĩthemba ĩno ya mĩmera nĩragĩkorwo ĩgĩciara mĩmera mĩingĩ mũno ũgagĩkora atĩ, kĩwaru kĩmwe nĩkĩrakorwo gĩgĩkĩra kĩwaru nyingĩ mũno, nacio waru ici igagĩkorwo iciarithanĩtio ũ atĩ onawahota kũona ta tarĩ waru igagĩkorwo ĩgĩciara kĩndũ kĩhana ta gĩkwa, mĩthemba ĩno ya ũrĩmi nĩ mĩthemba ĩgĩteithĩtie mũno nĩũndu wa kũrehe kĩrĩa gĩtagwo ũgitĩri wa ũnyihu wa irio bũrũrinĩ kana rũrĩrĩinĩ.

Irio cia mĩthemba mĩthemba, kũringana na ũndũire mwanya mwanya ,nĩigĩkoragwo irĩ kuo na gũgagĩkorwo atĩ kũrĩ andũ matakĩmenyerete gũkĩrĩa irio cia mĩthemba mĩthemba. Mĩthemba ĩmwe ya irio nĩ indo ta ciũra, hihi andũ angĩ matikĩmenyerete gũkĩrĩa. Irio ta ici andũ angĩ mahota gũkorwo makĩremwo nĩ gũcirĩa ona ingĩkorwo ikĩrugĩtwo wega, nĩgũkorwo atĩ ũndũire wao ndũrakĩmetĩkĩria kana ndũkĩmarutĩte harĩ ũrĩi wa irio mĩthemba ta ĩno ũguo.

Ũrĩithi nĩ ũgĩkoragwo wĩ wa mĩthemba mĩthemba, naguo ũgagĩkorwo wĩna maũndũ, matanya na kana mĩikarĩre ya nyamũ ta iria cirĩ cia mĩthemba mĩthemba. No rĩu andũ aingĩ nĩ maiyũkĩtie ũrĩithi ũrĩa magĩtaga wa zero grazing kana nĩguo ũrĩithi wa gũkorwo ũkĩhingĩra nyamũ ta icio, na ũgakorwo ũgĩcirora wega, ũgacihe irio ciĩ handũ hamwe, nĩgetha nyamũ ta iria ĩgakĩhota gũkorwo ĩgĩkũhe maciaro marĩ ma ũingĩ, na igagĩkorwo itagũgĩthiĩ kũgĩrania mĩrimũ na kũu nja.

Rĩrĩa ndume yagĩkorwo ĩgĩkĩrigitwo kana ĩgĩgĩthecwo cindano ya ndume nĩ gĩkoragwo irĩ njega mũno, nĩ tondũ ndume ĩyo nĩ kĩgĩyaga hinya na ĩgagĩkorwo ĩkĩrigĩrĩirio mĩrimũ ĩria ingĩgĩkorwo arĩ ndume inĩ ta ĩyo, irĩa ĩngĩcoka gũtambio harĩ mahiũ rĩrĩa ndume ta ĩyo yagĩkorwo ĩkĩhaica ng'ombe irĩa ingĩ, nĩgetha ciciare tũcaũ. Koguo ndume ĩyo yagĩkorwo ĩgĩkĩrigitwo nĩgagĩthecwo cindano cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ta ĩyo, kana kũmĩongerera hinya mwĩrĩ-inĩ wayo nĩigĩteithagia tũcaũ tũu tũgagĩkorwo tũrĩ na hinya rĩrĩa tũgagĩtuĩka twa gũciarwo, na tũgakorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩgetha tũcaũ ta tũu ũguo tũhote gũkorwo tũrigĩrĩirio mĩrimũ ĩria ĩngĩgĩkorwo ĩgĩkiuma kumana na ĩria yaumire kuma harĩ nyina ciao, either irĩ mũciari wake wa mwena wa ng'ombe kana mwena wa ndume.

Ũhoro wa gũkiongithia, tũmori, kana nĩtuo tũcaũ, kana nĩ gatume, nĩ ũkoragũo ũrĩ mwega mũno nĩgũkorũo kanyamũ ta gaka, nĩgagĩkũraga kena hinya, nĩgũkorũo atĩ, icio nĩcio irio irĩa ngai agagĩthondekeire, nyondoinĩ cia nyina, yakongithia gakĩhũna iria, gakiumagara thĩ karĩ na hinya mũno, na gagagĩkorũo karĩ kanyamũ gatakũhota gũkorũo gakinyitũo nĩ mĩrimũ naihenya, nĩgũkorũo atĩ, ũngĩkaima iria rĩrĩ rĩa nyina wao, mĩrimũ, nĩgiaga tũcaũ ta tũtũ ũguo, na twaya gũkorũo tũgĩgĩkua tũrĩ tũnini mũno, norĩrĩa kahũna iria rĩa nyina, nĩgagĩkũraga kena hinya wega, na karĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, naguo ũgitĩri wako wa mwĩrĩ ũgagĩkorũo ũkĩrĩ mwega.

Ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba. Naguo ng'ombe ici cigagĩkorwo irĩ na ũguni mwega. Imwe ikĩrĩ cia nyama, ingĩ nĩ cia njũwa, ingĩ nĩ cia gũkorwo igĩgĩtwarithia rũciaro na mbere na ingĩ nacio ĩgagĩkorwo nĩ cia maũndũ makonainie na ĩriya. Ng'ombe ici cingĩkorwo na cia maũndũ makonainie na ĩriya nĩ ĩgĩkoragwo irĩ njega nĩgũgĩkorwo ĩriya nĩrĩkoragwo rĩgĩtũmĩka mũno harĩ maũndũ maingĩ ta kũruga cai, gũthondeka ĩndo ta yogati kana nĩrĩo ĩriya rĩrĩa ĩmatu. Na ng'ombe ta ici rĩrĩa ciakĩgĩa na twana nĩ ihotaga gũgĩtuongithia nĩgetha rũciaro rwa ng'ombe ta ĩyo rũgakorwo rũgĩthiĩ na mbere na tũgathiĩ na mbere na gũkĩgĩa na ng'ombe ingĩ irĩa ingĩ korwo igĩtũhe ĩriya kana ndume ingĩ irĩa irĩrutagwo mbegũ ya gũkorwo igĩkĩrwo ng'ombe-inĩ ingĩ iria iratũhe ĩriya nĩgetha igĩciare tũcaũ tũngĩ.

Matunda ma mababaĩ, nĩ matunda magĩkoragwo me mega mũno nĩgũgĩkorwo nĩmatũmĩkaga na njĩra nyingĩ mũno. Either gũkĩrĩo o ũguo ta itunda rĩngĩ o rĩngĩ, kana rĩgagĩkorwo itunda rĩrĩ nĩrĩragĩtũmĩka harĩ gũthondeka indo ta njuici iria igĩkoragwo igĩkĩnywo. Ningĩ itunda rĩrĩ, norĩgĩthĩagwo rĩgagĩkimwo, rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩheo ciana nini, nĩgetha igagĩtuĩka cia gũgĩkũra ciĩ na hinya. Itunda rĩrĩ, nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩoneka kũndũ kũingĩ, na ti itunda rĩngĩkĩaga mũno, rĩrĩa mũndũ agũkĩrĩbatara.

Irio ici cia mũthemba wa thambutha nĩ irio ciiyũkĩtio nĩ andũ aingĩ na ikendwo ikorwo irĩ irio irakĩruguo na nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩendio na nĩgetha ikĩrĩo, irio ici, nĩgũkĩrĩ thambutha cia nyama na nĩgũkĩri thambutha iria cigĩtagwo cia waru kana cia ndengu na cio irio ici mũndũ agĩthondekaga kĩndũ gĩgũthiĩ kihane ota mĩshapu nayo wakĩmĩthondeka ũgakorwo ũgĩkĩmĩrenga wega nĩgetha ĩgagĩkorwo atĩ kĩndũ kĩu gĩgũgĩkorwo gĩkĩigana ota nyamũ ĩno ĩgũĩgĩtwo thambutha ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenga kĩndũ kĩu nĩũgĩcokaga ũgagĩthondeka ooũũ wega nĩgetha kĩndũ kĩu ũgagĩũka ũgagĩkĩra kĩrĩa ũrakĩenda gũgĩkĩra thĩiniĩ either igagĩkorwo nĩ nyama iria cĩgũgĩkoretwo cikĩrugĩtwo kando na igagĩthĩo kana ũgagĩkĩra waru kana ũgagĩkĩra ndengu hau thĩiniĩ wa kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa gĩgũgĩkorwo kĩrĩ kĩa mũthemba wa kona ithatũ wona wagĩkĩra hau nĩũgĩcokaga ũkoya mwena ũmwe wa kona ĩyo ya thambutha ũgagĩkĩra igũru nogakĩhaka kamũtu kanini karĩa ũngĩkorwo ũkĩringĩtie na maaĩ nĩgetha gagagĩkorwo gagĩthinga handũ hau na nĩgetha wakĩrĩkia gũgĩka ũguo ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũhiũhĩtie maguta maku makahiũha o ũũ wega na ũkoya thambutha icio ũgagĩcikia maguta-inĩ nĩgetha igakĩhia igagĩkorwo cina na rangi mwega ota ũrĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ na cabaci.

Irio ici cia mũthemba wa mũcere wa mboco nĩ irio ĩgĩkoragwo igĩkĩrĩyo nĩ andũ aingĩ. Nacio ũkĩoyaga mũcere waku ũgagĩkorwo ũkĩũthambia na ũgĩkĩũrora kana wĩna mahuti na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo ũgakĩoya gĩtũngũrũ gĩaku ũgagĩkaranga wega na ũgacoka ũgagĩkĩra nyanya, warĩkia ũguo ũgagĩkĩra mboco ciaku kũu na ũgagĩkorwo atĩ mboco icio nĩ ũgũciharĩrĩirie ũhau mbere, ũgakorwo ũgĩcicamũrĩte naigakĩhĩa, wona waciakĩra maguta-inĩ macio ũkairuguthania na ũgekĩra cumbĩ owega nginyagia harĩa ũgũkĩenda cumbĩ waku ũgĩkorwo ũgĩcamĩte. Ningĩ nĩũgĩcokaga ũgakĩoya mũcere waku ũrĩa ũkĩharĩrĩirie ũgakĩwĩkĩra kũu thĩiniĩ na warĩkia kũwĩkĩra thĩiniĩ ũgagĩkorwo ũgĩciurugucania kana nĩkuo kuruguthania na warĩkia kuruguthania ũgagĩcoka ũgakĩoya maĩ marĩa makoragwo marĩ igĩrĩ harĩ mũcere nĩgetha wekĩra maĩ macio ũgacoka ũgagĩkunĩka mũcere ũcio, ũgakĩhĩa okahora na kwa ihinda o ihinda ũgakorwo mũcere ũcio nĩ ũraũgarũra nĩgetha ndũgagĩkorwo ũgĩgĩcura.

Andũ a rũrĩrĩ nĩmakĩnyuaga kĩndũ ta cai kana kahũa, nigetha magagĩkorũo hihi magĩkĩigua ũrugarĩ angigĩkorũo gũkĩrĩ na heho. Kana ĩgagĩkorũo nĩ ta njĩra ĩmwe ya ũmenyereri ũrĩa makĩmenyerete kũnyua kĩndũ ta kĩrĩa. Nakĩo gũgagĩkorũo atĩ, andũ aingĩ matingĩhota kũrũta wĩra, matarĩ marakĩnyua kĩndũ ta kĩrĩa. Nĩ gũkorwo atĩ nĩ gĩkĩmaheaga hinya mwĩrĩ, na gũkorwo gĩkĩmahe megutha ma wĩra ũrĩa marakĩruta. Ũndũ ũyũ, nĩũgĩteithagia mũno, tondũ nĩgũkorwo indo ici igĩkĩrĩmagũo o gũkũ rũrĩrĩ-inĩ. Nacio nĩikĩonaga thoko nĩ tondũ wa andũ gũkorwo magĩkĩnyua kahũa, kana magĩkorũo magĩkĩnyua cai chai

Makunũ nĩ ĩgĩkoretwo ĩrĩ irio irĩa cigĩkoretwo rĩu cigĩkĩyuokio nĩ andũ aingĩ, na andũ aingĩ magagĩkorwo magĩcirĩa. Irio ici nĩ ĩragĩkorwo igĩkĩrĩmwo na ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ĩrĩmagĩrwo kũndũ mĩkebe-inĩ, igacoka wona warĩmĩra mĩkebe-inĩ ĩyo, ũgagĩitagĩrĩria maĩ na ũgakĩheyaga thumu ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩrĩyo nĩ makunũ. Na warĩkia gũgĩka ũguo ũgagĩcigetha ũgagĩcitwara thoko-inĩ kana mĩkawa-inĩ ino mĩnene kũrĩa ĩgĩkoragwo cietereirwo ũũ wega nĩ agũri nĩgetha magagĩkorwo nao magĩgĩcithondeka cia kũgucĩrĩria atarĩĩ ĩtairĩo ciao kana ona andũ a gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ arĩa makĩmenyete wega wa makunũ.

Harĩ ũmenyereri wa mahiũ, thĩna ũrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩgerera mũnene mũno nĩ gũkorwo ũgĩethera mahiũ ta macio irio nĩgũkorwo rĩu mĩgũnda nĩ yakĩnyihire naguo irio irĩa ciagũkĩgũra irĩa cikĩgũragwo matukainĩ marĩa mendagia irio cia mĩmera kana nĩcio irio cia nyamũ, nĩ ikoragwo na goro mũno na ũguo ĩbindaga mũndũ agĩthiĩ gũkũ ũgagĩethara gũkũ icagi-inĩ kana kũrĩa irio ta icio cingĩkorwo igĩkura. Thĩna wa kerĩ nĩ ũhoro wa ndwari, nĩ gũkorwo mĩrimíũ nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩgia mahiũ ta maya mũno, namo mandagĩtarĩ magagĩkorwo ni makĩrĩhagia, kũrigita nyamũ icio mbeca nyingĩ na ũguo nĩ ũndũ ũmwe ũgĩkoragwo na hinya mũno no notũgĩthiĩte tũgĩkĩmenyete ũrĩa mundũ angĩkĩrigitĩra mĩrimũ ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkiumĩra o kahinda kahinda, na kana ũrĩa mĩrimũ ta ĩyo ũngĩgĩkorwa ũkĩmĩrigĩrĩria.

Mahinda-inĩ ta maya kũrĩ na ũgarũrũku wa rĩera ũhoro wa kũraithia mahiũ magũgĩthama thama no ũgĩkorwo ũkĩgũmĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũno, nagũo ũndũ ũria tũkĩkorwo tũkĩũteithia nĩ atĩ kũndũ kũmwe gũgagĩkorwo gũtirakĩraithio hĩndĩ ciothe nĩgethagia mĩmera ya mwena ũcio kana irio iria mahiu maya makĩriaga igagĩkorwo igĩkora rĩria ici ingĩ ciragĩkorwo nĩ hĩndĩ mahiũ macio maragĩciria, na ningĩ nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa riera na ũria kwagĩte mbura kana kũndũ kũria maĩ makĩumaga kana kũndũ kũria mahiũ mau mangĩnyuira maĩ, gũgagĩkorwo atĩ thirikari no ĩgĩteithĩrĩrie yenje irima nĩgetha mahiũ macio magakĩona kũria magũgĩtwarwo magagĩthiĩ kũnywa maĩ na nĩgetha andũ aria marĩithagia mahiũ ta macio magũgĩthama thama magagĩkorwo na mahinda mahũthũ harĩ gwethera ng'ombe ciao maĩ.

Ũgĩma mwega wa mahĩũ nĩ kĩndũ gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩega nĩgetha mahĩũ macĩo ũgagĩkorwo ũgĩkĩona atĩ marĩ na ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na nĩ marakũhe maciaro mega, na ningĩ rĩrĩa ũkũmendia magakorwo makĩrĩ ma gũkĩendeka, either nyama cia mo kana kĩrĩa matũheyaga ta matumbĩ kana ĩriia kana ona njũwa ĩrĩa magĩtũheyaga ĩgakorwo cirĩ nyamũ cia gũkĩendeka. Naguo ũndũ ũyũ mũndũ akĩendaga ũgakĩrora mahĩũ maku na maitho merĩ na ũgĩkĩona mahĩũ maku ta marĩ ta matarĩ na ũgĩma mwega wa mwĩrĩ ũgagĩta ndagĩtarĩ wa mahĩũ arĩa magĩkoragwo gũkũ ĩcaginĩ kana kũrĩa tũrakĩrĩithĩria mahĩũ, nĩgetha agagĩũka agathondeka mahĩũ maya na mahĩũ maya magagĩtuĩka magũkĩhona kana magakorwo matagũkĩnyitwo nĩ mĩrimũ ta ĩrĩa. Ningĩ mahĩũ maya no tũmaheyaga njanjo me manini nĩgetha matigatuĩke ma kũgũmĩrwo nĩ kĩrimũ ta ĩno.

Rũrĩrĩ rwa Somalia nĩ rũgĩkoretwo na rũo rũkĩiyũkia maũndũ mao harĩ maũndũ ma internet, na rũgagĩkorwo atĩ rũrĩrĩ rũrũ nĩ ũndũ wa mbeca ĩria makoragwo nacio, nĩ marakĩhota gũkorwo makĩgũra indo ta ici cia internet, nĩgetha magakĩhota gũgĩkorwo makĩruta mbiacara ciao, andũ aya makĩrĩ rwendo rũnene na kogũo nĩ magĩkoragwo makĩnyitananirĩra makoyanĩrĩra na magateithania na ũrĩa wĩna ũmenyo agakorwo agĩteithia arĩa angĩ matakĩurĩ, nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩetha mbeca rũrenda rwa internet marĩ ta rũrĩrĩ rwĩ rwothe.

Mahĩu tũkoragwo tũgĩkĩmahe irio iria tũkĩrutaga mũgũnda-inĩ, tũgagĩũka tũgagĩkorwo tũkĩoya irio ta icio either cirĩ mbembe, kana mabebe, kana mahuti mangĩ ma mũthemba ta ũcio, tũgagĩkorwo tũkĩmathĩya na macini iria tũkĩrĩ nacio mĩciĩ-inĩ, na twarĩkia kũmathĩya tũgagĩkorwo irio icio tũgĩgĩcitukania na irio ingĩ tũgĩkoragwo tũgũrĩte gũkũ matuka-inĩ marĩa mendagio irio cia mahiũ. Na ningĩ twagĩcoka gũgĩka ũguo, tũgagĩkĩrĩra mahiũ macio irio ta icio, na tũgagĩcoka tũgagĩcitukanĩria hamwe na mahiho marĩa mangĩ magĩkoragwo maumĩte iganda-inĩ cia cukari, na ciakĩrĩkia gũkĩrĩa tũgagĩcihe maĩ, nĩgetha cigagĩkorwo na hinya.

Irio ici cigĩkoragwo igĩkĩharĩrio na mĩthemba mĩthemba. Kũrĩ irĩa igĩthĩagwo, igagĩkĩrwo mũtu-inĩ, nĩgetha igakorwo igĩtũmĩka harĩ kĩndũ ta ũcũrũ. Na ningĩ irio ici no igĩkoragwo igĩtũmĩka kũrĩ arĩa maciongagĩrĩra kũrĩ indo irĩa iragĩbatarania gũkorwo igĩtũhe hinya mwĩri-inĩ cigagĩkorwo igĩkĩongererwo kũu cirĩ nini, nĩgetha andũ magatuĩka a gũgĩcirĩa.

Irio ici cigĩtagũo matharũ, namo magĩkũraga o gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ. Namo matharũ ta maya, nĩmagĩkoragũo magĩgĩthambio rĩrĩa makiuma migunda-inĩ. Na makĩrĩkĩa gũgĩthambio magagĩũka magakĩrenga rengwo tũnini tũnini na kahiũ, kana na macini iria igokoragũo ikĩruta wira wa kũrenganga matharũ ta maya. Na makĩrĩkia kũrengangwo, nĩmagĩcokaga magagĩkorwo magĩkarangwo hamwe na nyanya na maguta nĩgetha makĩrĩanĩrio na kĩndũ ta ngima. Na kũngĩgĩkorwo nĩmagũkĩrĩanĩrĩo na irio cia mũthemba ũngĩ, nĩmagĩtukanagio kũu thĩini wa irio icio nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩcirĩa ta kĩndũ ta greens

Biribiri ici cigĩtagwobiribiri hoho, nacio cigĩkoragwo ici cia marangi mwanya mwanya, kũrĩ cikoragwo cikĩrĩ cia rangĩ mũtune na ĩngĩ cigĩkoragwo cirĩ cia rangĩ o ũyũ witũ wa mahuti. Naguo biribiri ici nĩ ĩgĩkoragwo cigĩkĩgethwo nĩgetha ĩgagĩtwarwo thoko-inĩ kũrĩ arĩa magĩkoragwo magĩcirĩa nĩgũkorwo nĩ itũmĩkaga na maũndũ maingĩ, harĩ gũkorwo ĩgĩcamia irio wega na kana ona nĩ ĩgĩtũmĩkaga na maũndũ mangĩ ta ma gũthondeka ndawa ĩria ĩgĩcokaga gũkorwo ĩkĩhũrwo gũkũ mĩgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa tũtambi. Ĩkĩrĩ ĩndo njega nĩgũkorwo nĩ ikĩheyaga andũ aingĩ mbeca na ningĩ kũrĩ andũ magĩciendete mũno nĩgũkorwo nĩ iragĩcamia irio ciao wega.

Ũkũrĩa ũyũ wa mĩrenge kana better nut kana wa meronĩ, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũkũria mwega, na ũkũrĩa ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩgũkorwo indo ici cirĩgũkĩona maĩ nĩ ĩgĩkũraga naihenya, ĩgagĩcoka ĩgakĩigĩrĩrwo mahuti marĩa cikĩigagĩrĩrwo magũkĩgĩria kũmere ria, na nĩgetha cigakĩigĩra maĩ maya. Nĩ indo ĩgĩkũraga naihenya mũno, na nĩ indo ĩgĩkoragwo atĩ ciakĩrĩkia gũkũra thoko nĩĩgĩkoragwo ciĩnayo, na ti indo cingĩaga thoko ĩgĩtuĩke nĩciagĩthũkĩra mĩgũnda-inĩ ĩtũ. Indo ici cigĩtũmĩkaga na maũndũ maingĩ na ũguo no ĩrehaga ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na nginya mũrĩmi no akorwo agĩcirĩa kana agagĩkorwo ĩgĩkĩrĩyo nĩ arĩa maĩkaranagia nao, kana ĩgakorwo ĩkĩrĩyo nĩ bamĩrĩ yake.

Ũrĩmi wa nyanya nĩ ũrĩmi ũgĩkoragwo ũrĩ mwega, nĩ ũkĩheaga arĩmi mbeca na ũrĩmi wa nyanya no ũgĩbatara mũndũ agagĩkorwo na ũgĩ wa gũkĩrĩma indo ta ici, na ũrĩmi ũyũ nĩ ũragĩbatara gũkorwo na ũgĩ kuuma o rĩrĩa nyamũ ici cigakiuma harĩa mũgũnda-inĩ nginya rĩrĩa gũgakinya atĩ nyamũ nĩciakinya gũgĩthiĩ kũrĩa thoko-inĩ, nĩ gũkorwo nyanya ũngĩkiaga kũmĩrĩma na ũgĩ yaaya gũgĩthũkio nĩ maũndũ ma riera, kana ũtambi wa tũnyamũ tũrĩa tũtambaga. Ningĩ nyanya no ikĩendaga ũgagĩkorwo ũgĩkĩmenyerera, nĩgetha rĩgagĩkorwo rĩrĩ itunda rĩega rĩcũgũku rĩrĩa ũgagĩtua gũkĩrĩendia ĩgagĩkorwo nĩ ĩrakĩgũrĩka. Ningĩ nyanya ũrĩmi wayo no ũgĩteithagia nĩgũkorwo nĩ ĩkĩrĩanagĩrio na indo nyingĩ, na nĩ itunda rĩmwe rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ.

Mĩmera nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩciarithanio, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruta maciaro mega, naguo ũciarithanio wa mũmera mũndũ akĩrengaga mũmera ũrĩa ũrĩo wa thĩ ũria wakĩhandĩte, nĩgetha ũgagĩcoka ũgakorwo ũgĩkĩrehe mũmera ũngĩ wa mũthemba ũngĩ kana mũmera ũkuhanĩrĩirie na mũmera o ta ũcio, ũgagĩũka ũgagĩkorwo ũkĩũrenga ũgakĩũingĩria harĩ ũrĩa wathĩ, na wakĩrĩkia gwĩka ũguo ũgakĩũrũgamia ũgakorwo ũkĩrũgamĩte wega, na ũgagĩcoka ũgakĩoya maratathi kana ngamu ĩrĩa ĩkĩnyitagwo nĩgetha ũgakorwo ũkĩoha mĩmera ĩyo ĩrĩ yerĩ ĩkagũata ĩgagĩtuĩka kĩndũ kĩmwe, nĩgetha ĩgagĩciara. Ũndũ ũyũ ũgĩkagwo nĩgetha gũkorwo ũkĩhotithia mũmera ũrĩa warĩ wathĩ ũgĩe na magetha mega, kana ũkorwo ũkĩũgarũra ũkorwo ũgĩciara kĩndũ kĩngĩ mũthemba wa kĩria kĩarĩ kĩa harĩa thĩ.

Ũhandi wa nyeki, nĩũgĩkoragwo ũrĩ mwega na wa njĩra mwanya mwanya, nĩgũkorwo indo ta ici mĩmera ĩno ĩkĩhana nyeki either ĩngĩgĩkorwo nĩ ngano kana nĩ nyamũ ingĩ o ciothe cihana ngano. Nĩ ĩgĩteithagia mũno harĩ gũkorwo ĩkĩrĩo nĩ ng'ombe rĩrĩa igũgĩthĩĩrwo mahuti ta maya, na igagĩkorwo igĩkĩmarĩa.

Matunda maya magĩkoragwo marĩ ndare, nacio ndare ici nĩ igĩkoragwo cigĩkĩmenyererwo na igagĩkorwo cigĩkĩgethwo na ũgĩtĩri mũingĩ mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ igĩthũkaga ci raithi. Ndare ici na rugha ya kimonimoni, nĩcio cigĩtagwo strawberry, nacio nĩ ũrĩmi ũkĩyũkĩtio nĩ arĩmi aingĩ mũno, nĩgũkorwo matunda maya nĩ makĩrĩ na thoko njega mũno matuka-inĩ marĩa manene mũno, kana ona arĩmi nĩ magĩkoretwo makĩmenya bata wacio hari ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩrĩa magũgĩciria.

Ũhandi wa mĩtĩ ya macungwa, kana ona ũhandi wa mĩtĩ, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkorwo nĩ ũgĩteithagia marĩa matũrĩgiceirie. Na ningĩ matunda ta macio nĩ magĩkoragwo marĩ mega rĩrĩa magũkĩrĩo nĩ andũ nĩgetha magakĩgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na makagĩa na ũhoti wa gũkorwo makĩrũa na mũrimũ. Ningĩ matunda ta macio mangĩkĩingĩha nĩ magĩkoragwo atĩ no magĩcoke makĩendio thoko-inĩ, nĩgetha magĩtũrehere mbeca. Matunda macio nĩ makĩharagĩrio kuuma makĩrĩ manini, kũrĩa makĩrĩmagĩrwo tũratathi-inĩ, ũgakĩhanda mbegũ ciamo maratathi-inĩ ta macio, nĩgetha magagĩtũĩka ma gũkĩmera. Na mangĩgĩtuĩka ma gũkĩmera, matunda macio nĩ magĩciarithanagio na matunda mangĩ ma mĩthemba, kana matũnda mangĩ ota macio marĩa manene, nĩgetha magĩtuĩke magũgagĩciara maciaro mega.

Matunda ma mĩtĩ ya mababaĩ nĩ matunda magĩkoragwo marĩ mega, na nĩ matunda magĩkũraga matarĩ na maũndũ maingĩ. Itunda rĩrĩ ona rĩmerereirwo nĩ ria kana ona nyeki, rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkũra oro ũũ wega. Ningĩ, matunda maya nĩ magĩkoragwo atĩ, ona kũrĩa gũtarĩ na mbura nene nĩ magĩkoragwo magĩgĩkũra nĩ gũkorwo matĩgĩkoragwo magĩbatara maaĩ maingĩ, o bata tu itunda rĩrĩ rĩgĩkorwo nĩ rĩa kĩnyitire. Na ningĩ itunda rĩrĩ rĩtirĩ tũtambi tũingĩ rĩkorwo rĩgĩkĩgia rĩrĩa rĩragĩtũĩka ria gũgĩkũra.

Ũngĩgagĩkĩona kũndũ kũrĩ na ũnoru mũingĩ na kwĩna hunyũ mũingĩ, nĩ gũkĩgĩaga igunyũ irĩa cigĩkoragwo igĩgĩtwo mĩnyoo. Nayo mĩnyoo ĩno, ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩonania handũ atĩ nĩ hanoru na handũ hau hangĩhandwo irio, hahota gũkorwo irio igĩka wega mũno. Irio ici gũgĩtwo mĩnyoo, nĩ igĩkoretwo igĩkĩrĩmwo nĩ andũ aingĩ, arĩa mareka ũkũria, kana ũrĩmi wa thamaki. Nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo irĩ irio njega mũno harĩ thamaki cia mĩthemba oro yothe.

Mũmera ũyũ ũgĩtagwo kĩruma, kũrĩ andũ makĩwĩtaga mũgwa nũgũ, na gũkĩrĩ andũ angĩ makĩwĩtaga mũthukurũi. Mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo wĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa makoragwo makonainie na ũhoro wa ũrigitani either kũrĩ mahiũ kana kũrĩ andũ. Andũ nĩ makĩwoyaga, makawĩkĩra rĩrĩa menaironda, nĩgetha magagĩkorwo makĩhona ironda ta icio kana magakĩwoya magagĩtuĩka a gũkĩũtherũkia wĩ hamwe na mĩtĩ ĩngĩ ya ũndũire nĩgetha magakĩnyua ũgakorwo ukĩmateithia mĩĩrĩinĩ yao, kana ona mahiũinĩ mao rĩrĩa magĩtuĩka mahiũ maĩ nĩ marũaru.

Mĩmera nĩ ĩgĩukĩte mĩingi mĩingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ. Nayo mĩmera ta ĩ no, nĩ gũkĩrĩ mĩmera ĩgĩtagwo apple, nayo nĩ ĩgĩkoretwo cirĩ ya mĩthemba mĩthemba, mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, cia marangi marangi. Nayo ĩgagĩkorwo mĩmera ĩno ĩkĩrĩ na cama mũno, na nĩ mĩega mũno mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, nĩ gũkorwo atĩ nĩ rĩgagĩrĩria ndwarĩ cia mĩthemba mĩthemba. Nayo mĩmera ĩno, ĩgagĩkorwo atĩ ngina nĩ ĩrendio, ĩgagĩkĩhe andũ mbeca nyingĩ mũno, nĩgetha magakĩona ũrĩmi ũrĩ kĩndũ gĩa bata bũrũrĩ-inĩ ũyũ, gĩa kũmahe irio ciao, na mbeca ciao cia o mũthenya o mũthenya.

Ũrĩmi ũyũ ũgĩkoragwo ũrĩ wa biribiri. Biribiri ĩrĩa ĩgĩtagwo biribiri hoho, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtumĩka nĩ andũ aingĩ harĩ kũhana, gũthakarĩa irio, kana gũcamia irio icio wega. Biribiri ĩno ĩkĩrĩ ũhoro wa raithi nĩ gũkorwo ĩĩhandagwo mũgũnda-inĩ, ũkamĩhanda cibuatanĩte na rainĩ njega nũngarũ. Na wagĩcoka wa gĩcihanda ũgũo, biribiri ĩno ũgagĩetagĩrĩra mbura ĩgĩkĩure, nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩmĩteithia. Na ningĩ angĩgĩkorwo mbura ndĩgũkorwo ĩkĩrĩ kuo, ũgagĩetha maaĩ marĩa ũrĩgĩitagĩrĩria o hindi o hindi. Yagĩtũĩka nĩ yakũra biribiri ĩno, kana nĩ yakĩambia gũkĩrũta mahũa, ũgakĩmĩhũra ndawa irĩa ĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩkĩhũrwo, no kamĩkĩra thumu ũrĩa ĩbataĩre gũkorwo ĩgĩgĩkĩrwo, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩkũra wega.

Mboco ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mboco njega mũno nĩ gũkorwo rĩrĩa yakĩrugwo nĩ ĩgĩthakaragia irio mũno na ĩgagĩcihe rangi wa mwanya. Nacio irio ta ici nĩ ikoragwo cigĩkĩrĩ cia gũkĩendeka mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ mboco ĩno rĩrĩa yagĩkũra mĩgũnda-inĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya gũkĩendeka mũno rĩrĩa ũgũkĩmĩendia ĩrĩ ya biacara. Kana ona mboco ĩno nĩ ũndũ wa mũcamo wayo mwega, rĩrĩa yagĩkorwo mũgũnda-inĩ, andũ aingĩ nĩ makĩmĩendete mũno rĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ irio-inĩ ciao nĩ gũkorwo nĩ icamaga wega mũno.

Irio cia ngima nĩ igĩkoragwo ĩgĩgĩetherwo itoero cia mĩthemba mĩthemba. Nacio itoero ici cigagĩkorwo ci kĩũmanĩte ona mahĩũ, kana indo iria tũkĩreithagia o gũkũ gwĩtũ mĩciĩ-inĩ. Ngũkũ nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa andũ makĩendete kũrĩa nyama cia kĩo, nĩgũkorwo nĩ ĩgĩkoragwo na cama mũno. Nacio ngũkũ ici, igagĩkorwo gũkĩrĩ mĩthemba ĩngĩ ya mĩrĩ-inĩ yao ĩtakoragwo ĩkĩrĩirwo nĩ andũ mũno, no rĩrĩa ya kĩrũgwo wega nĩ ĩgĩkoragwo irĩ nyama irĩa igĩkoragwo irĩthaka mũno. Nyama-inĩ ta ici cigĩkoragwo cirĩ magũrũ, na mara ma ngũkũ. Indo ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩthondekwo wega, igagĩkarangwo wega, nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩrĩa irio iria ciĩtagwo cia ngima.

Irio cia ngũkũ kana nyama cia ngũkũ nĩ igĩtũmĩkaga harĩ kũrĩa, igagĩkorwo ĩgĩkĩrĩo na indo imwe nyingĩ mũno imwe ciacio irĩ ta ngima. Indo ta ici, magũrũ ma ngũkũ kana mara ma ngũkũ magĩkoragwo me mathaka rĩrĩa magĩkĩrugwo nĩ mũndũ ũkĩũĩ gũkĩmaruga.

Irio ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ thaka mũno, nĩ gũkorwo atĩ nyama ta ici rĩrĩa ci kĩrĩ na thubu wega, na igakorwo ci gĩkĩrĩtwo ikorobia, nĩ igĩkoragwo irĩ thaka mũno na igacoka igagĩetherwo mũcere kana ngima, nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩrĩka. Nyama ta ici nĩ igĩkoragwo cirĩ na ũgĩma mwega mũno wa mwĩrĩ, na igagĩkorwo atĩ nĩ iragĩteithia mwĩrĩ wa mũndũ mũno. Na nginya makorobia namo, kana nĩrĩo itunda, rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩteithia harĩ ũndũ wa gũthondeka mwĩrĩ wa mũndũ.

Ũhoro wa mĩtambo ya kĩrĩu, nĩyo mĩtambo ya ũkĩnyanĩria, ĩngĩgĩkorwo nĩ mĩtambo ya intaneti, kana nĩcio tũragĩetha irĩa cia redio, kana cia tibii. Nĩ indo igĩkoragwo irĩ njega nĩ gũkorwo atĩ, rĩrĩa indo ta icio cia gĩthondekwo icigo-inĩ ciĩtũ nĩ igĩtuteithagĩa tũgagĩkorwo tũgĩkĩhota gũkorwo tũkĩaranĩria, na kana tũgĩkĩona tibii, kana mohoro, kana ibindi irĩa igĩtũteithagia mũno harĩ mĩtũrĩre ĩrĩa turagĩtũra. Na ningĩ, mĩtambo ta ĩno, rĩrĩa gwakĩnyĩrĩra nĩ ũhoro wa internet nĩ ĩgĩteithagia mũno, nĩ gũkorwo andũ aingĩ rĩu makĩandĩkĩte o gũkũ mĩtambo-inĩ ya internet magĩgĩtũmĩra thimũ ciao cia moko, kana ona computer.

Mũgũnda nĩ ũgĩbataraga gũgĩkorwo ũkĩrĩ na ũharĩria mwega, nĩgetha rĩrĩa tũgũgĩkinyĩra nĩ gũkĩhanda mĩmera, ĩgagĩkorwo ĩgĩkũra mĩgũnda-inĩ ĩyo ĩna hinya. Kana rĩrĩa tũgĩthikĩte mbegũ ta icio tĩrĩ-inĩ cigagĩkorwo atĩ, rĩrĩa kwa ura mbegũ icio nĩ ikahota gũkĩumĩra ciĩna hinya, na ĩtakũ kũgĩo nĩ indo ingĩ irĩa ikoretwo igĩkũrĩrĩra kũu mĩgũnda-inĩ ta ria. Ningĩ, mũgũnda wĩtũ nĩ tũbatie gũkorwo tũgĩuka na tũgakĩhanda mĩtĩ ya mĩthemba mĩthemba, nĩgetha ĩgagĩteithĩrĩria harĩ gũkorwo ĩkĩgũcirĩria mbura, na ningĩ gũthondeka marĩa matũrĩgĩceirie. Ningĩ mĩtĩ ta ĩno no ĩgĩteithagia kũnyita rũhuho, nĩgetha rũtikanagĩkorwo rũgĩthũkia mĩmera ĩrĩa ĩkĩraihaga ta mbembe na ĩtũĩke ya kũnĩkanga.

Mĩtambo ya ũkĩnyanĩria nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩega mũno. Nayo mĩtambo ĩno nĩ ĩgĩteithĩtie mũno harĩ gũkorwo andũ magĩkĩaranĩria na magĩkĩonana nĩgetha andũ magakĩrana maũndũ, na magakĩhota gũgĩkorwo atĩ ngina no magĩkorwo magĩthomera mĩtambo-inĩ ta ĩno. Mitambo-inĩ ta ĩno, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩonana, ũgakĩona mũndũ ũrĩa akĩhana, nake agagĩkorwo agĩkĩũria ciũria ciake, angĩgĩkorwo nĩ kũmathomĩthia ũrakĩmathomithia ũndũ ũrĩa ũgũkĩmathomithia, na kũngĩgĩkorwo no ndereti, andũ magagĩkorwo magĩkĩrehe mawoni mao o hindi o hindi nĩgetha, maũndũ ta maya magagĩkorwo makĩhũthĩte mũno. Ciana cia thiku ici nĩ iragĩthomithio maũndũ ta maya kuuma irĩo nini nĩgetha atĩ ona no ikorwo igĩgĩthiĩ kĩrathi kũgerera mĩtambo ta ĩno.

Iriia, nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ irio rĩa mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ kũringana na ũrĩa rĩgũgĩthondekwo. Iriia rĩrĩ ta irio, nĩ rĩgĩthondekagwo rĩgagĩkorwo atĩ, no rĩgĩkorwo rĩrĩ iriia rĩa kũruga cai, kana rĩgagĩkorwo rĩrĩ iriia rĩa gũkĩnyuo o ũguo rĩgĩkĩrĩ, nyingĩ iriia no rĩkĩmatagio rĩgagĩkorwo rĩrĩ iriia imata rĩrĩa rĩgĩcokaga gũcoka gũgĩthondekwo na njĩra mwanya mwanya, nĩ getha rĩgĩkorwo rĩgĩgĩcama wega na rĩkĩgucĩrĩria andũ na njĩra mwanya mwanya. Iriia ta rĩrĩ nĩ rĩgĩkĩragwo marangi mĩthemba mĩthemba, na rĩgagĩkĩrwo cukari, nĩ getha rĩgagĩkorwo atĩ, nĩ rĩragĩkĩnyuĩka mũno, na rĩgakĩendeka nĩ andũ aingĩ. Makĩria ya ciana, nĩ cigĩkoragwo igĩkĩrĩngĩrĩrio mũno, cigĩkĩnyue iriia ta rĩrĩ na igakĩendekithĩrĩrio mũno cikĩnyue iriia ta rĩrĩ nĩ getha rĩgĩciteithie mĩrĩ-inĩ yao.

Mũcere nĩ irio igĩkoragwo igĩkĩrio nĩ andũ aingĩ mũno. Nagũo mũcere ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩmĩtwo kũndũ icigo-inĩ mwanya mwanya. Nagũo mucere ta ũyũ nĩgetha ũgĩtũĩke nĩ wagĩkinyĩra arĩmi. Nĩ ũgĩkoragwo ũkĩũmĩthetio wega, ũgagĩcoka ũgakĩgethwo, ũgagĩtwarwo kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo iganda-inĩ irĩa ikĩũthĩyaga, na warĩkia gũthĩo, arĩmi mwanya mwanya, kana arĩi agũo magagĩtũmĩrwo nginagia kũrĩa makĩrĩ. Nagũo mũcere ta ũyũ nĩ gũgĩkoragwo mũndũ agakĩũtwara kũrĩ ngari ta irĩa igĩtwaraga mĩrĩgo, nagũo ngarĩ ta ici igagĩũka igagĩkinyĩria mũndũ ũrĩa agĩkoretwo agĩgĩtia mũcere ta ũyũ, nĩgetha agĩkĩũtwe irio, kana agĩkĩũtũmĩre na njĩra ĩrĩa agũkĩenda gũkĩũtũmĩra naguo. Njĩra ciaguo ĩmwe irĩ ta kũuhe mahiũ, kana ona indo ta ngũkũ.

Ũrĩmi wa nyanya nĩ ũrĩmi ũmwe ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo indo ta nyanya nĩ igĩkoragwo nĩ igĩkoragwo ikĩrĩo nĩ arĩmi aingĩ mũno, cire gwĩkĩra irio-inĩ nĩgetha igĩkorwo igĩcamia irio wega, ningĩ ũrĩmi wa nyanya no ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo na njĩra nyingĩ nyingĩ harĩ mĩitĩrĩrie ya maĩ, naũgagĩkorwo atĩ maĩ maya no magĩkorwo hihi mari magũitĩrĩria na ndoo kana ũgakĩmarehera na mĩbaibũ, ningĩ andũ a tene makoragwo magĩkĩhoka tu nyanya ici ikorwo igĩkũrio nĩ mbura, no rĩu maĩ maya makĩrehagwo na mĩberethi maumĩte kũria maĩ makĩrĩ ta njũĩ-inĩ, ningĩ ũrĩmi ũyũ tene ndwarĩ na kũgũmĩrwo nĩ tũtambi mũno no rĩu nĩ wagũmĩirwo nĩ tũtambi mũno, na andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhũra ndawa cia tũtambi ta tũtũ.

Ũrĩmi wa matharũ, kana ũrĩmi wa thibinaji, nĩ ũrĩmi ũgĩkoretũo ũkĩyũkĩtio mũno. Naguo ũrĩmi ũyũ, ũgĩkoragũo matharũ ta macio magĩkĩhandwo kũrĩa ngurumo-inĩ cia rũĩ, kũrĩa gũkĩrĩ na maĩ maingĩ, nĩgũgĩkorwo indo ici, nĩikĩendaga maĩ maĩngi rĩrĩa iragĩkũra. Nacio indo ici, nĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhũrũo ndawa cia tũtambi, naigagĩkorwo igĩgĩkĩrwo thumu, kana ĩgagĩkĩrwo, iria ciũ iria ciũkĩte rĩu, iria andũ aingĩ, magĩciĩtaga ta mborera, igagĩkĩrwo nĩgetha igĩgĩkorũo igĩkũra wega, na cikorwo ciĩ nene, na cia kwendeka.